Bo komonut kerutechi bik cheterteren en kokwet ak kepchei chametagee nebo borwek kwak ak koraa keamengee emo, bo komonut missing rutoitab ana kerutechi bik missing ko yan matakai kotuyo bik en kasarta nekako kogoit komakat kerutechigee asikopit kechergee en tukuk cheterter che choton ko noton pandap tai nemiten ak misto nemiten komii nkeyai kou niton ko cherokse chito ak koker ana kitet boishonik Chechik komie amun yon korutechi bik alak komoche koger boishonik choton chebo panda tai.

Konoretab rabishek kobun muswongnotet ko kikonyumnyum konoret ak boishetab rabishek en kweny komugul amun ngeboishen rabishek choton chemii muswongnotet mo che kigere ko imuch iyokte rabishek kobaa komoswek che terteren en kweny ko en noton ko kikonyumnyum konoret koraa ak boisionikab rabishek amun imuch ii boishen rabishek ialen kii agetugul kouu ngunon imuch ial kit nemii soet ial kit nemii soet ne maraa miten ole loo missing ak keibun agoi ole imiten. Konoret ak boishetab rabishek koraa ko angadan Karan ko moto tindo kayanet biik alak missing kouu emetab Kenya amun kikoet chorset noton nebo rabishek

Makat en chi tugul netindo anan ne kakoit kenyisiek taman ak sisit en emetab Kenya konyorjigee kipandet. Kipandet niton kotoretin en komoswek chechang en sobengung kipandet koron kobore korong kole koigu chi ne oo ako imoche boisionik kobun serkalit ko makat otinye kipandet asigeger kele ii mengindetab Kenya ako boisionik achon che tot inyorjigee. Kipandet koraa ko Yan imoche iwee wui tugul anan ele kemach ii ko mokiyetenin koten itindoi kipandet yee kaibarte kipandet kityo kegere kelee mengindetab emoniton inoni ako maetat anan chamtaat kwo ele kamach inendet passport koraa ko makat yon imoche imande emotinwekab sang konyoluu itinye niton asi ibarte keger

Asikobit ichut sugulitab barak age tugul en emoni nyon ko netai komagat ko kiisir walutikab tyemuutik choton chebo kilasit ab taman ak oeng koye keisir tyemutikchuton komagat itinye anan ko kiritil kipandet nebo emet. Kipandet ko neiboru kole imeng'indet ab emonito ago magat inyorjige boisionik che terteren en korik che terteren chebo serkalit. Y ekeinyoru niton komagat koora itindoi walutik choton chebo kilasit ab sisit che kiiyai en kenyisiek kora che kigobaa ak neletu neimokinige asichut cugulit ab barak. Ko kimoche kaditt noton nebo siget anan kartasit nebo siget chuton tugul ko che iboru kole inye noton ago keinyon isomnjige sugulit ab barak ag e tugul.

Asinyorchigee besendo noton nebo Higher Education Loans Board anan sikekonin toretet kobun serkali ko netai ko makat koi kipsomaniat nemiten sugulit aketugul nebo barak en emet ab Kenya ak nyolu itesentaa sugul noton ko asikekonin rapisiek chebo besendo chetoreti en somanet ko makat itinye kipandet noton nebo emet ab Kenya ko yon itinye kipandet kechomun isom rapisiek chuton bo toretet ab sugul ak inyorchigee kora sikotoretin yon itesentai sugul. Rapisiek chuton bo besendo konyolu iwekte yekeitar sugul noton nebo barak ko yekeitar ko makat iwekte en kenyit agenge yekakobata sugul

Konoret ab rabisiek ko Imuch kegonor en ortinwek Che terter ak oret agenge ko kinde benkit anan kinde mpesa ko yon igonori rabisiek en mpesa ko ibegoitoi rabisiek choton cheguk kindeun simoit en kot age tugul nebo mpesa ak igonor rabisiechuto en kasarta age tugul ne kemach inyendet Imuch kora icheru rabisiek chu en kasar age tugul ne kemach mokietenin ko kindoi amune kele manyolu icheru rabisiek chuton tindoi mpesa mornok anan keberberwek Che terter Che Imuch igonoren rabisiekuk ak yeimokyige en kasarta age tugul koimuch icheru rabisiek choton ak iboisien en kit nekemoe iboisien

Yan iliponii rapisiek ab karit kobun lipanet noton nebo mpesa paybill ko makat ichil nambarisiek chekikon safaricom noton netononjin Mpesa isip tetutik chekikon ichil ichile nambarisiek choton chekikon icheket ak is tetutik anan mokutik chenyolunotin kou yon imii iwendii en karit ako nyolu ilipan rapisiek iliponii rapisiek chuton en chokyinet iboisien simoit ko yekeilipan kewegun sirutyet nenwach noton kobun Safaricom ak neboru kole keilipan rapisiek cheten kole ako keiliponji ng'oo rapisiek chuton ako kaba nambait noton nebo liponisiet ibortoi sirutyet

Kit ne mokyinigei asi inyoru lesienit ab ketet ab karit kobun kibagengeit noton ne tononjin oratinwek en Kenya ko netai ko nyolunot iwe sukulit noton age tugul ne igoitoi konetisiet noton nebo ketisiet ab karit ak isirge en yoton kilenjin ilipan rabisiek Che makotin asikobit kinetin iket karit iyoe niton anan isomoni kasartab nekit arawet agenge anan ko aeng ak yeityo kegonin tiemutik en tiemutik chuton ko nyolunot isir ko ye kaisir ibe sire ge en kibagengeit niton bo anan niton ne tononjin oratinwek asikobit kochapun lesienit noton nebo ketetab karit ak nyorchigei lesienit noton kokabata arawek

Yon obongoni awalawal minutik choton che omine kochang tuguk che igere ako tuguk chuton ko netaa ko tos koruryo minutik chuton en kasarta netyan. Yoche oger niton amun angot komoche asikopit aalde rurutik chuton koyoche anai ole minutik chuton ko nyumnyum ages auu asikopit aalde en chokiynet ak inyorjigee chepkondok. Kit agee koraa nenyoluu oger yon obongoni awalawal minutik ko nyoluu oger kit ne uu minutiet en kasartab ropta ak kemeut. Minutik chechang ko tam ko ngemee ichek kemeut ako en noton kakorik kemeut ko makat ibis minutik choton konyoluu koraa keger niton yon kiwolowolii minutik

Kit mikai ko koiwek che miten en loindap kilomitaishek sosom kongeten tounit noton nebo Kisumu, koiwek chuton ko kilanygee icheget ako niton kiib nyo koker kiprutoinik chechang koiwek chuton en ole tepto. Koiwek chuton ko koborunetab itondap lumek ne noton koboru kole lumeiywot osotyot netaa nebo kot anan to anan nyoljin tekisto inendet osotiot netaa en konyin. Ko en niton ko kikotoret kokwet koiwek chuton amun kikobwaa kiprutoinik kobwaa kokwoniton asikopit kobwaa konyo koger koiwek chuton che kipangan icheget en oret noton nebo kwongut ako en niton ko kikoyay biik kotoo mingarok che terteren amun en kiprutoinik

Uinwek che ibune sikobit inde rabisiekuk m-pesa konan kochang amun indoi rabisiek agoba komostage nemo lainingung konoton kokoimut nekorom mising nenyolunot ketet nenyolu keistoengen amun yoe kobetyo rabisiek chechang yan kayaak kouniton ko amun eng noton iih ko yon indoi rabisiek simoingung icheken Ile tos kinde numbait noton ne nin anan kende neter nyolu icheken niton asikobit mebet rabisiekuk amun kende anan kechilil numbait agenge ko eng noton iih koyoche iigu ne jikili tukuk komie akoker kole kaba lain tukuk che iyoe eng konoretab rabisiek.

Yon kepirchi simoit chorwengung nekikoib Keny ongololi ako ibaibai inai oletestoi tai inendet netai inomen ikoti inendet ak itesen inendet lokoiwek ak ole tesetoito tai inendet en kasarta nekagoit kongeten nongalal an kongeten notuye itepen koraa kit neu en pandap tai nenyunet tii Ako tos mii uinuek ochon chebune inendet ak kotko mii uinuek chebun koraa opchei twan anan komwou ak ikere ole imuch itoretite inendet en uinuek chebune, ko noton Kobo komonut kengololjin yon kikoik Keny kengolole akepchei.

Ano birchi simoit chemogenyun nekoto birchini abule ko yoche aarorchi chemogenyun alenji konyoiwan Kat amun kachilil nambait noton nekobir ako kotieme abirchi abuleyoninyun ako kotomo okot kora iwe oleloo ko inome igoti kora chemogengung ikat ak itepsoen inendet Ole testoitotai inendet ak en noton ko boiboitu chemogengung ak makotinye amune asi konerech amun kebirchi kogechilil nambait Imuch kora itepsoen bandap tai Che tesetai inendet ak ilenji ko kachilil nambait Nan abirchi abule amun kainendet nekobirchini nekata inendet ko en noton komakotindoi ngaal chemogenyun

Boisiet ab mpesa nge boisien en lipanet ko ribot mising kosir rabisiek choton Che kikere ngeboisien rabisiek choton chebo mpesa ko Makat Kityo itindoi simoingung ak sikityakta anan si koba komanda rabisiek choton en simoingung ko tai iyonji ak inde nambait noton nebo ungat ako nambait noton nebo ungat ko inyegen ne ingen ko noton ko ribotin mising rabisiek ab mpesa kosir choton Che kikere rabisiek Che kigere ko mata inei ko ribotin amun iniibote rabisiek en mokubengung ko Imuch kobetyo anan Imuch komenai Ole kende ak en noton kotor koimin en ngalekab lipanet rabisiek kora Che kikere ko

Yeinyony olindetab boishetab muswoknotet akobo kopeteta muswoknotet kopirun simoit en gaa olemiten inendet akole mokoboishe muswoknotet ko ole osiptoi ak asaisan niton ko onome itepsoen inendet olemiten akatepen koraa sait nekopeten muswoknoton niton ko yekaranai chuton osib anai ole komeunen ono muswoknotet yekosib akanai olemii koimutyet olenjinii inendet komuita en kasarta nenywach yon otesetai osoisoni asikopit koweki muswoknotet ak kochut inendet soet komie, ichekeni wainik choton chependii konyin kotko rutyinotin komie ako nyoru muswoknotet en oret nenyolunot.

Yon omiten oleloo ak konyotenik kyuk Ako komoche oyoki icheket rabishek ko imuch oyoki en ortinwek cheterter, oret netai neamuch oyoki konyotenik en gaa oyoki rabishek ko imuch iboishen M-PESA oyoki koba nambait noton nenywan anan neboishen en gaa, ko yekoroyoki kou niton koba icheket akoi tuket noton nebo M-PESA ak kocher rabishek chuton. Ake koraa en oret netot oyokine konyotenik rabishek yon omii yeloo ko oyokinii koba benkit nenywan en kasari ko kikoit oretab muswoknotet neimuche iyokte rabishek en benkingung akoi nambaitab simoit.

korinai anan kokoranai ole kokoit simoishek chelelach ako en simoit notinye komiten ako nyolunot atokos notok ko awendi akoi tuketab simoishek akolecnchi altoindenywan kooker alan koakas ole kokoit simoishek chelelach ako tos ayainee sikobit atokosu simoinyun koenotok komwowon tuguk choton chemi oldoindenyun kit ake neoteben oldoindenyun olenchini tos nee nitindo simoininyun neter ak simoishek chelelach ainon muswoknotet nekokites nebo komonut koyekaranai chuton tuguli aker ole kaikai aninon anan kaikai atokos simet aboishen simet ainon anan awalen

En kenyitab elipusiek aeng ak taman ak sogol ko kiwal kandoindet noton neo en emetab Kenya rabisiek Che kiboisien en alisiet anan en aldaishet ko kongeten ingowal ko mi uinwek Che kigonyor bik Anan chemungarainik kongeten ingeyai kouniton uinwek chuton ko Cheu esioetab rabisiek choton chekibo keny en nguni komakoboisie rabisiek chukibo keny kongeten ingewal ko kikoib kaimutyet neo niton amun Ibore ialisie rabisiek chukibo keny komakoboisie ako kakoimin en tuguk anan motenyorchigei kit nekemoche iyai yon ketinye rabisiek chukibo keny koniton uinwek Che kibun bik Che Chang

Ko oo kiboityot noton ne boishe en makawet ii ak kobir olindet kotebe akobo omitwokik che chome koam inendet kotebe korong kot komii anan momiten omitwokik choton omwochini inendet en meyeindo ne kararan ak tolosiet olechini kakoror omitwokik choton che komokyingee ak en noton ko imuch koteb omitwokik alak che chome che komo choton che komokyingee amun choton che komokyingee ko kakoror anan ko imuch kogany kasarta agee ye kakechob omitwokik chuton che komoche inendet. Imwochini inendet koraa akobi omitwokik che terteren che miten en makawet niton ak iteben inendet ango tot komach omitwokik

Kokait kasit en saisiek Che kakosir koyoche chito noton netononwon asikobit aarorchi inendet amune sikai aitu en saisiek Che kasir netai aaroru ge ak amwachi amuneisiek choton Che kayaan asikobit koyaaak kou niton netai ko Imuch kokanamage en oret amun kamii changindab karisiek en oret anyone kasit ko en noton alenji maimugak ait en saisiek Che nyolunotin amun en noton kit age kora ko Imuch ilenji kabit agenge en gaa ye kaan komian agenge en bik Che kimenye tugul ako koyoche kimut inendet sipitali

Yon keteben chi tugun tuten en soet ago menyoru tuguchoto ko yoche imwochi kampunit ne aldo tuguchoto asikobit komwaun angot ko ta komiten tuguchoto anan magomiten ilenjini inendet kamoche tuguk Che kile en changindo koimuch konyorchigei tuguchoto ko amun en noto ko tos ko toretiton ano icheget yekoromwochi icheget arib agas kit nemwowon icheget ako miten amuita agany koit tuguchoto rorunotin amuitoi ak koit yoton asikobit keibwon tuguchoto Che komoche anan cheko mokyinigei anan Magat iteb tuguk komie en soet asi koitun tuguchoto amun mokere

Yan kotuye ak chorwet en ndonyo ko kit netaa ko elenomdoi ngalalet ko inomi igoti inendet ilenjini iyomunee, ibaibai? Baibai ole ibunu ak ileji koraa ko kanyon indonyo niton asikopit anyacheng anan anyaal tuguk choton che komokyingee choton che koboishen en betushekyok chebo Kila ak Kila en sobet ak en noton onam ongololjine omwoe tuguk chebo kasar ne kakoit ne matakai otuye ak chorwaniton. Iteben koraa ole testoito gee inendet en sobenyin nebo Kila ako tos kikomukta gee kotar boisionik che kitesen tai kin ibokoktoi. Bo komonut missing kigotis yon kenyoru chorwet en ndonyo mo kibokto kityo

Ainet ab sondu miriu ko ainet notoon ne oo neimuuch akoot kebaisheen kecherunen kimnatosiek ab sitimook en emet ainet ne tai ko bo kamanut eng emet ab kenya amuun boisien biik ab emet ab Kenya konyoorunen stimeet ama stimeet kityo boisien kora konyoor ichegeet amitwagiik amuun yaan kabaa ainet nitoon kotal injirenik ichegeet ak injerenik chutoon kora koimuuch kobaisheen koek amitwagiik ako ma amitwagiik ichegeen imuuch koyaal injerenik eng changindo ak koib kobaa ndonyoisiek kwak che nekiteen akicheek ak iba koyaldaa asikonyoor rapisheek che baisheen eng kila ak kila ainet nitoon komiteen oliin bo Kisumu ako nekiit ak kokwet ab kusa eng.

Ko ineran agetutuk Ako imoche inyorchigee chepkondok kobun kipagenge noto nebo uwezo ne noton kotoreti en chepkondok ak ortinwek alak chechang koker kole kakanapta ak koker kole kokinyor market neran agetukul nenyin nebo sobet ak koger kole koityi mokutik kwak choton chebo sobet neranik ko yan inyite akobo yon inyite asinyorchigee chepkondok chuton en kipagenge inoton bo uwezo ko kit nenyolu iyai ko isiregee en soet, tindo soet nywan kipagengeit niton bo uwezo yeimuch isiregee ak ikoite tukuk kuk choton tukul chekimokigee en yoton. Koraa imuch isirgee yeiwendii akoi offisitab kiruokinde ak ikochi kipandengung sikokoiteun kwao offisiekab.

Koi tondet Ako kewe sukul noton netomo kwendii ak keriit oret nekebwochini ile oranoton kowendii anan tokingee sukulit noton nekemoche ak matokomuka it yoton, ko kit nemii neyoche iyai ko itepen itepsoen chii agetukul nenekit en yoton akimwochi inendet ilenji koiku tondet en koroni Ako konet en yoton omiten komoche owoo akoi sukulit nekile ak yekeororchi yoton ilenji kwororun oleimukat sikopit iit sukulit noton ko ikonye komwoun inendet akot kongen ankot kongen koraa ikas ole kiororunden ak isib oranoton komie kitokor iit sukulit noton nekemoche iwee.

Moshinit nebo Human Machine Interface koimuch anan agenge nebo oretab muswongnotet nenoton kotoreti biik ak komputaisiek kong'olonchin ak koboisien komputaisiek kou elemakat moshinisiek chuton kobo komonut en oretab muswongnotet anan muswongnotosiek chebo kasari amun imuch konai chito oleboisiotoo komputa en oret nemakat koker kole kobois komie ak kenyor wolutik chekoron moshinisiek chuton ko tam koboisie missing en kampunisiek cheechen keboisien en ortinwek cheterteren chechoton ko cheu imuch keboisien kekanaptaen boisionikab kampunit noton imuch kora keboisien keker oletestoitai boisionikab kampunit ak kora imuch keker eleboisiotoo mashinisiek en kampunit

Ingolach chepkulet kipsomaniatab masaek keyechin chaik enn kokwet amun inyoru kole kokokilgee kipsomaniat ndoniton en sukulit noton nekomiten inendet nebo barak ak kakiloki chepkulet neiboru kole kokotar sukulit noton neketesentai Ako kosir inendet ak en noton nii kilokin chepkulet kibore ana sikibor noton ko kiyechin chaik inendet en kokwotunwek amun kiboiboechin amun agenge nebo agenge en oret nekiboiboechin bik choton chekosiryo en kokwet ak kobor kole kayai inendet nemiten yekan ko kosir inendet en sukulitab barak nekomiten akoib chepkulet. Niton koraa koibu kipagenge ak kokochi cherset kora bik chemii payanyin anan kipsomaninik chetesetai somanet asikoker kole bo komonut somenet en sobetab Kila ak Kila Ako nyolu kikilgee.